Kore intokitin took nayau enkisiayiare enkasii naitobirieki ilkieek ootungueta naa enchere kore naa lelo tunganak oitobirr lelo kieek ootungueta naa kopuo ninche aatum inyamalotin kata naa lopuo aas Ilo siaai amu keidim neyaki moyiaritin oltau, onkulie moyiaritin sii ake naatiu anaa moyian oo nkonyek nasii moyian enkoshoke nkaraki naa napuo ninche aisungaa lelo kieek otongueta niaaku naa nina naa ntokitin torrok nayau ina kisiaayiare naitobirieki naa lelo kieek otongueta.